Kĩrĩa gĩũkaga meciriainĩ makwa ndona ũndũ ũyũ, wa mbere nĩ nyonaga atĩrĩ ĩno nĩ Postbank na Postbank nĩ kuuga ĩno nĩ bengi ĩigithagĩria andũ mbĩca. Naguo bengi ino nĩ irahũthĩra indo ta Visa na indo ingĩ ta Western Union na kuuga atĩrĩrĩ Post Bank nĩ rũrenda rũmwe rwa bengi nĩ amu nĩ ndĩrona rũrũ nĩ rũrenda rũmwe nĩ amu kwĩna ingĩ nyingĩ nĩ amu nĩ rwandĩkĩtwo hau nĩ rũrenda rwa Rũirũ. Na kuuga atĩrĩrĩ bengi ino ii handũ hena kĩrabũ na hau kĩrabũ-inĩ kĩu rĩ, nĩ njohi na nyama ciendagio to nĩ handĩkĩtwo hau igũrũ. Na ũndũ ũyũ ndawona wa bengi nĩ hotaga kũmenya atĩrĩrĩ ingĩkorwo ndĩyandĩkithĩttie na bengi teno haha no njũke na hote kũruta mbeca ciakwa. No tha ici nĩ tũrona atĩrĩ bengi ino nĩ hĩnge na koguo ndĩraruta wĩra gwa kahinda gaka. Kuuga ta rĩngĩ nĩ ĩrĩkĩtie wĩra wayo.

Wambere ũrĩa twagĩrĩire nĩ kuonia ciana cia ndigwa wendo matũra-inĩ, wambere, angĩkorwo nyũmba yao kana indo ciao nĩirenda kuoywo nĩ andũ ao, tũkagereria tũkaingĩria thirikari nĩgetha andũ acio matikae kũmatunya indo ciao nĩamu matirĩ na mũteteri. Ningĩ ũndũ wa kerĩ, ciana icio, tũkahota kũmenya atĩrĩri, ĩ hihi ciana ici nĩ cirĩ na kĩndũ gĩa kũrĩa? Ciana ici-rĩ, ciĩna kĩndũ gĩa kwĩhumba, ciĩna handũ ha gũkoma, ĩ hihi nĩciranyamario. Kuoguo tũkahotaga gũthiĩ kũmacerera kaingĩ nĩamu, twamacerera kaingĩ nĩtũkũhota kũmenya mathĩna marĩa makoragwo namo. Na, ningĩ tũkagiria arĩa mahotaga kũhinyĩrĩria ciana cia ndigwa matũra-inĩ maitũ na wambere, ũkahota kũmenya atĩrĩrĩ, indo cia aciari ao-rĩ, ciandĩkithĩtio rungu rwao na gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gũka kũmoya gũcioya kana kũmatunya, ta rĩngĩ ariũ a nyina, aciari ao arĩa akũrũ no moke megwatĩre indo cia aciari ao, kuoguo ithuĩ ta andũ a itũra, wendo ũrĩa tũngĩonia ciana ici, nĩ kũrũa na arĩa marenda kũmanyamaria na njĩra ya kĩwatho, kuoguo tũkamagitĩra na tũkamahe wendo ũrĩa aciari ao matanahota kũmahe.

Ũnyitanĩri wa andũ nĩũteithagia kũhingia matanya na gũkinyanĩria maũndũ nĩamu, andũ mahota kũnyitanĩra, wĩra nĩũrutĩkaga na matikoragwo na mathaa maingĩ ma gũteanga nĩamu, mũndũ ũmwe angĩona haha nĩtũrahĩtia nĩeraga ũrĩa ũngĩ, haha tũtirathiĩ wega, kuoguo, makagiria mathaa kwanangĩka na kuoguo wĩra ũkarutĩka wega na matanya mao makahinga. Ningĩ, andũ manyitanĩire, wĩra nĩũrutĩkaga wega nĩamu, mũndũ angĩona hena mbara nĩmathiaga magaikara thĩ ta andũ gĩkundi, makaigwithania na magathiĩ na mbere na wĩra. Andũ manyitanĩire maũndũ nĩmathiaga wega nĩ amu, kinya haro iria andũ mahũranaga kana kũmenana, andũ mationaga mathaa macio nĩamu nĩmarenda kũhingia matanya marĩa metuĩrĩire na mena ũrũmwe wa kũmahingia kuoguo, kũnyitanĩra kwa andũ nĩkũgiragia andũ gũcũngĩrĩria ngũĩ thĩiniĩ wa mawĩra marĩa mararuta nĩamu na matanya mao nĩmahotaga kũhingĩka wega. Ningĩ ũnyitanĩri wa andũ nĩũgiragia maũndũ ta ta ũgũta nĩ amu kira mũndũ ena handũ hake enyitĩire harĩa abataire gũkorwo nĩekĩte wega ũndũ ũcio nĩgetha mahote kũhingia matanya mao.

Tekinoronjĩ nĩĩrathiĩ ĩgĩkũraga ũtũro-inĩ witũ wa o mũthenya nĩamu, andũ aingĩ tene matiakoragwo na thimũ cia tachi, na kuoguo ona maũndũ ta ma kũhũrĩrwo thimũ, mathiaga makarĩha thimũ handũ hamwe no rĩu, tekinoronjĩ ũrĩa yũkĩte nĩĩrateithĩrĩria mũndũ nĩamu andũ aingĩ kana hakuhĩ kira mũndũ ena thimũ yake na no ahote gwĩka ũrĩa arabatara nayo. Ningĩ tekinoronjĩ nĩĩteithĩrĩirie mũno arĩmi nĩamu, arĩmi aingĩ thikũ ici matirabatara kũruta wĩra na moko mao nĩamu, ta rĩngĩ atui a macani arĩa mena mĩngũnda mĩnene, nĩ kũrĩ na macini iria irahũthĩka gũtua macani. Nao arĩmi a ng'ombe arĩa mena ng'ombe nyingĩ na matingĩhota gũkama na moko, nĩ kũrĩ na macini iria iramateithĩrĩria nĩgetha kũhota gũkama ng'ombe ciao na ithimi cia kũiga iria ũrĩa rĩagĩrĩire. Tekinoronjĩ ningĩ nĩyongererekete na ĩgakũria ũtũro witũ wa o mũthenya, na, tarĩrĩ, ciana cia thukuru thikũ ici citirabatara gũthiĩ kĩrathi nĩgetha mwarimũ acithomithie nĩamu kwĩna rũrenda rũrĩa mwana angĩthomera na mwarimũ e hau, na mwana ũcio ahote kũnyita kĩrĩa arerwo nĩ mwarimũ wake.

Thabarĩ yakwa ya kĩririkano nĩ ndathiĩte gũcera, kũndũ, we ndathiĩte gwĩkenia, kũrĩa ndathire, nĩ ndathire ngĩrorera indo ta nyoka, nyoka cĩa mĩthemba mĩingĩ we, ngĩona nyoka cĩa mĩthemba mĩingĩ, onakorwo mũndũ nĩ akoragwo na gwoyarĩ wa kũnyitithiorĩ, nĩ ndekeneire nĩ amu nĩ ndonire icio nyoka, ngĩcoka ngĩona, nĩ ndonire, nĩ ndonire nguru, na nguru nĩ kindũ kĩmwe kĩa ngenirie mũno, nĩ amu, ona ndieciragia nĩ nguru, nĩ amu, harĩ tũterĩtwo nĩ nguru ndonaga tarĩ o mahiga maigĩtwo hau, norĩrĩa ya hutirio nĩ ũrĩa wa tũtongoragia nĩgetha tũhote kũmenya kũndũ kũu, nĩrĩo ndonire nĩ nguru, na na ndionete nguru ũtũro -inĩ wakwa wothe, kogwo rĩrĩa ndamĩonire nĩ ndaigwire ndakena, na nĩ ndirikanaga ũndũ ũcio ngina ũmũthĩ, nĩ amu yarĩ gatene ti ũhoro wa ica ikuhĩ, ningĩ nĩ twonire thamaki, na thamaki icio ciarĩ mĩthemba maingĩ, na tũgĩbundithio ũrĩithia wa thamaki, ti gwĩkĩra maaĩ harĩa ũrarĩithĩria thamaki ciaku matũre hau, ũtekũmacenjia, nĩ amu ona thamaki nĩ ciendaga kĩndũ gĩtheru, na handũ hataranunga nĩgetha ũhote kũiga riri wacio.

Rũgano ingĩtarĩria rwa ihinda rĩa thutha rũrĩa ndirikanaga nĩ rũgano rwa kĩeha, nĩamu nĩ rũgano twathiaga thabarĩ na tũthiĩte thabarĩ twathiaga gũkenerera mwana ũmwe wa bamĩrĩ itũ, ũrĩa wekĩte wega thĩiniĩ wa cukuru ya mathomo ĩrĩa nene. Kuoguo rĩrĩa, ya yunibacĩtĩ. Rĩrĩa twathire twathiaga kwĩ amwe maumaga mwena wa Mĩĩrũ, na ithuĩ twaumaga na gũkũ mwena wa Mũrang'a kuoguo, ithuĩ nĩtwakinyire o wega, o arĩa mathiaga maumaga njĩra ya Mĩĩrũ, matiakinyire wega na, rũgano rũu nĩ rwa kĩeha na nĩrũtũmaga njigue ngĩũrwo nĩ hinya rĩmwe, tondũ nĩmonire mũtino na atatũ magĩkua hau hau, na tũtiakenire na tũtiaiguire twaiganĩra nĩamu, mũthenya ũcio warĩ ũtuĩke wa gĩkeno, no wagarũrũkire ũgĩtuĩka mũthenya wa kĩeha no ndinaigua ta ndĩrakenire ona hanini.

Ĩĩ nĩnguona ta nenda cia ũkinyanĩria wa mohoro harĩ mũingĩ ciagĩrĩire. Gĩtũmi nĩ gĩkĩ, nenda ici nĩcihotaga kũhingũra andũ maitho harĩ maũ ndũ marĩa andũ maratũire mahithĩtwo nĩamu, nĩ ĩhotaga kumbũra maũndũ marĩa thirikari ĩreka na njĩra ya hitho, na kuoguo ithuĩ ta andũ tũkahota kũhingũka maitho na tũkona, haha hatiagĩrĩire na kuoguo tũkahota kuga kana kũnyitana tũkaregana a ũndũ ũcio. Ningĩ gĩtũmi gĩa kerĩ, nĩ cikoragwo cikĩhe andũ ũgĩ wa mecirĩrie nĩamu, maũndũ marĩa, mohoro marĩa maraheanwo nĩ nenda ici, mamwe mamo andũ aingĩ matikoragwo moĩ, na kuoguo rĩrĩa mathikĩrĩria kana mona nĩmahotaga kũmenya maũndũ macio, ta wambere, mathomo-iĩ megiĩ ũgima mwega wa mwĩrĩ. Nenda-inĩ cia ũkinyanĩria iria irutaga mathomo ta rĩngĩ, ũrĩa mũndũ wa mũrimũ wa cukari abataire gũikara na kwĩmenyerera, nĩ mateithagĩrĩria andũ aingĩ mũno, na kuoguo niĩ ndĩrona nĩmabataire gũtũkinyĩria ũhoro ũcio nĩamu nĩ marĩ kĩguni. Gĩtũmi gĩa gatatũ, nĩmohĩhagia andũ na njĩra mwanya mwanya ta rĩngĩ mohoro-inĩ megiĩ ũrĩa thirikari ĩra.

ĩĩ nĩndĩ ndaheana ũhoro kũhetũkĩra nenda cia ũkinyanĩria wa mũingĩ, ũhoro ũcio wĩgiĩ matwĩka marĩa mahanĩkaga thĩiniĩ wa itũra ritũ, he itwĩka rĩa, rĩa, rĩa hanĩkire, na rĩgĩthika andũ atano na nyumba ciao, kwoguo ta ithuĩ, nĩniĩ ndarĩ ũmwe wa arĩa monire, na ma marĩ na ũira wa atĩ, matwĩka macio nĩ mathika andũ, kwoguo andũ a mohoro rĩrĩa mokire, nĩ ndaheirwo kamweke narĩ ngiuge ũrĩa nyonire, hau nĩho nderire andũ ũrĩa gwathiĩ na mbere, nĩ amu onaniĩ ingĩarĩ ũmwe wao, tiga noharĩa ndarĩ mũkĩra ũcio ũngĩ, itwĩka rĩũ rĩa, kwambire gũkĩinaina, ngĩcoka tĩri ũkĩambia kwenyoka, na rĩrĩa tĩri wambirie kwenyoka nĩ ndamakire mũno, ngĩrũga, ngĩthiĩ mũkĩra ũrĩa ũngĩ, nĩ amu ona ingĩendire kũmateithia, ndingĩahotire, ngĩrorera tu tondũ, ngiugaga mbu to nĩngimakire, nĩ ndaheyanire wĩira ũcio nenda -inĩ cia mohoro, nayo nenda icio cĩa mohoro nĩ cio ciageragia kũhoya ũteithio kũrĩ thirikari, nĩgetha kũhota gũthara mĩoyo yarĩa mangĩhota gũtharĩka, matwarwo thibitarĩ.